Niĩ rĩrĩa thiaga wĩra nyumagĩra kĩroko ngathiĩ magũrũ nginya gataoni~inĩ karĩa ke hakuhi naniĩ. Na kahinda kau thiaga na ta ndagĩka mĩrongo ĩna na nĩnogaga mũno. Rĩrĩa itarathi ũgwo kana hĩndĩ ĩrĩa njereirwo nĩ joyaga ongorwo nĩ nduthi ngarĩha igana rĩmwe. Kana ngoya okorwo nĩ tukutuku ngarĩha ciringi gibao.No rĩrĩa, tondũ he matatu cihũkagĩra na haũ haitũ nĩ njoyaga ngarĩha ciringi mĩrongo ĩri na ngakinya kwa mahinda marĩa magĩrĩire.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte njiganĩre na indo cianyu na motungata manyu nĩ atĩ nĩ mũrarũmbũiya kira mũndũ. Ũguo nĩ kuga okorwo nĩ mũndũ wĩna gathĩna hena group ĩrĩa ya WhatsApp ĩrĩa mũthondekete kana ĩrĩa mwathondekire, nĩgetha mũndũ ena mathĩna no ahote kũmaiga hau, kana ateithĩrĩrio na mũndũ ndaraikara atateithĩtio. Ningĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ App cianyu nĩ njega tondũ citirakwamakwama na ũcio nĩ ũndũ mwega tondũ ona rĩrĩa mũndũ ara rekondi mũndũ ndaraikara mũno citarĩ kana kĩndũ kĩrĩa a rekondi gĩtathometwo, na ũcio nĩ ũndũ mwega mũno. Rĩu kĩndũ kĩrĩa mũkũhota kũrora mũno nĩ nginya marĩhi. Ngũ hope kana ndĩrona ona mo matiraikara tondũ mũndũ ũrĩa wa ni referred ire anjĩrire onake nĩ arĩhirwo.

Rĩrĩa mĩako yakwo mataũni-inĩ rũgongo rwa bũrũri, rũgongo rwa bũrũri wa Kenya, nĩ kana ũndũire nĩ ũthiaga ũhukĩte tondũ andũ erũ mokaga, magoka makaingĩrana na andũ arĩa angĩ kana andũ arĩa ma kũu rũgongo-inĩ rwa bũrũri, angĩ makahikio kana makahika. Rĩu maũndũ magathiĩ macenjetie gũgakorwo na mĩtukano ya andũ, tondũ kwĩ andũ mokaga ũhoro wa biacara, kwĩ angĩ mokaga okorwo nĩ kwandĩkwo wĩra. Rĩu rĩrĩa mũndũ agĩa na tamaa kana ona andũ arĩa angĩ nĩ maraikara wega kũmũkĩra, nĩ acenjagia ũndũire wake. Koguo nĩguo ũkorete andũ aingĩ nĩ macenjetie ũndũire wao kũu rũgongo-inĩ wa bũrũri nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio.

Mũndũ no ekĩre ngamĩra ciake marũri kana andũ nĩmekĩraga ngamĩra ciao marũri, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ciathiĩ na ciatukana mũndũ no ahote gũcikũrana na amenye ngamĩra ici nĩ ciakwa, ngamĩra ici nĩ cia ngania, ũguo nĩũndũ wa kũmenyeka wega nĩkĩo andũ mekĩraga ngamĩra ciao marũri, na ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩũgiragĩrĩria okorwo nĩ haro iria ciumagĩra mũndũ aki mũndũ akiuga ngamĩra ĩno nĩ yake na ti yake, ũguo niĩ nĩguo ndĩrona ta marũri macio mateithagĩrĩria.

Matawa ma barabara nĩ mega tondũ o mũndũ kana kwĩ ngari citakoragwo cikĩona wega. Koguo hĩndĩ ĩrĩa matawa ma barabara mekĩrwo mũndũ no ahote kuona kuma haha ũkona kũndũ kũnene mũno. Ũguo ona okorwo nĩ mũndũ ũrakĩra barabara-inĩ, no ũhote kũmamenyerera na nĩgetha kũrigĩrĩria mĩtino ĩrĩa ĩngĩũka. Na ningĩ matawa macio nĩ mateithagĩrĩria harĩ ũkora kana ũici, ũrĩa ũkoraga ta rĩu mũndũ handũ nĩ mahũragwo ngeta ũtukũ, rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũkuona gakundi ka andũ maikarĩte handũ na hena matawa, nĩ ũkũhota kũmona mbere na ũmetheme. Na ũndũ ũcio ũngĩ matawa macio nĩ mateithagĩrĩria harĩ okorwo he ngari yathũkĩra barabara no ĩhote gũthondekeka. Na matawa macio wega wamo matiũraga ũguo ũgakora ona borithi no cihote kũmenya ngari ĩrĩa okorwo ĩna mathĩna, na maandĩke kabuku-inĩ karĩa makoragwo nako, nĩgetha mũndũ ũcio okorwo nĩ kũra orĩte akinyũkĩrio makinya.

Kũndũ kũrĩa ndĩ ndathiĩ Kenya, kũndũ kũria ndonire gwĩ gwa kũgegania mũno ona okorwo ndithiĩte mũno Kenya, kũndũ kũu gwĩtagwo Paradise Lost. Kwĩ nairobi anga ngwĩciria gũkoragwo Runda. Kũrĩa gũkoragwo na maũndũ maingĩ makoragwo kũu. Nĩ gũkoragwo na kũndũ gwa ciana gũthakĩra, okorwo nĩ gũkurura makabũ-inĩ macio ndonire makĩngenia mũno. Ningĩ wathiathia he kũrĩa gũthakagĩrwo mũbira, ngĩthaka na ngĩkena mũno. Ningĩ tũgĩthiathia tũgĩkuo nĩ mbarathi na yarĩ wega mũno nĩ ndaiguire wega mũno, tondũ kuuma hau ona ndionete mbarathi na hau thutha-inĩ. Ningĩ kuuma hau tũgĩthiĩ tũkĩona okorwo nĩ falls ya maĩ falls nene mũno. Ningĩ kuuma hau tũgĩkora ningĩ hena kũndũ kũrĩa kana hena dam ĩrĩa twakuirwo, tũgĩkuo nĩ boat ũndũ itakuĩtwo nahau kabere-inĩ na nĩ ndakenire mũno.

Wĩra wa atongoria nĩ kuonereria acirika ake ũrĩa mabatiĩ gwĩka wega kũringana na ndini yao, ũkamataara na ũkamera maũndũ marĩa na ũkamabundithia kũringana na akorwo nĩ Akrĩsto ũkamabundithia kũringana na ũrĩa Bible yugĩte, na okorwo nĩ Aithĩramu ũkamabundithia kũringana na ũrĩa Korani yugĩte nĩgetha magabuta na nĩgetha gũgatiga gũkorwo na maũndũ moru marahanĩka bũrũri-inĩ, na rĩrĩa meka ũguo ningi nĩmathomaga okorwo nĩ gũteithania ũrĩa okorwo mũndũ ena thĩna andũ mabatiĩ magateithania, okorwo wĩna indo nyingĩ ũgateithia mũndũ ũrĩa ũtarĩ, okorwo mũndũ kana nĩũndũ wa ihiko ũkamenya nĩ ũru gũthiĩ nja wa ihiko. Andũ mamenya ũguo ona bamĩrĩ nĩcihotaga gũikara na thayũ na bũrũri ũkahorera na Ngai agakena.

Iria rĩa Victoria nĩ iria rĩkoragwo rĩ rĩtheru kana ti iria rĩa maĩ ma cumbĩ, ũguo nĩrĩhotaga gũkũria thamaki na gĩkĩro kĩnene na iria rĩu tuge nakũu thĩ nĩrĩkoragwo na na rĩera rĩrĩa rĩhotaga kũhũnia thamakia nyingĩ, na to rĩera tu nĩũkoraga nginya nakũu thĩ kwĩna nyeki ĩrĩa koragwo ĩmerete kuo, kuoguo thamaki cikona nginya irio iria irĩaga na ningĩ gũtikoragwo na indo iria itharĩkagĩra kana iria irĩaga thamaki mũno iria-inĩ rĩa Victoria, iria cingĩhota cikarĩa thamaki nyingĩ cigatigia tũthamaki, ũguo thamaki cigakorwo ciĩ nyingĩ tondũ gũtirĩ na nyamũ nyingĩ cirarĩa na ũgakora ona thirikari nĩĩkoragwo ĩkĩrĩire kana ĩkĩingĩrĩra gatagatĩ, ĩgakora ũrĩa thamaki irategwo nĩĩrarũmĩrĩra ĩkona gũtirĩ indo ta indo njũru citeagwo iria-inĩ rĩu iria cingĩthũkia maĩ macio na cime thamaki ikue.

Kĩama kĩa athuri a mũhĩrĩga mwena waJaluo nĩgĩkoragwo na uge mũnene mũno kuoguo no kĩhote nginya kũrathima kana kũrathima mũteti ũrĩa ũrahũranĩra na no kĩhote kũmũruma, na hĩndĩ ĩrĩa kĩama kĩauga gĩtira kana gĩtiracoka mwena wa mũteti ũcio, nĩũkoraga kaingĩ kaingĩ hĩndĩ ĩyo mũteti ũcio nĩathiaga akagwa na rĩrĩa mũndũ arũgama atacokete mwena wa athuri a mũhĩrĩga kwa mwena-inĩ wa Jaluo, kaingĩ kaingĩ ũkoraga mũteti ũcio nĩagũaga gĩthurano, ũguo ũgakora mwena wa Jaluo harĩ kĩama gĩa athuri nĩmakoragwo manyitanĩire mauga nĩ marathura mũndũ ũyũ na nĩwe mathuraga na nĩmahota nginya kwĩra onokorwo nĩ atumia ao kũmera mũndũ ũrĩa megũthura na ciana nginya ciao, rĩu ũgakora mũhĩrĩga wa athuri mwena-inĩ wa Jaluo nĩũnyitaga itemi rĩnene mũno harĩ mũndũ ũrĩa ũkũhota gĩthurano.

Mĩtambo ya ndinjito nĩma nĩ ndĩretĩkania nayo atĩ nĩ ĩkoragwo na ũnyitanĩri mũingĩ mũno hakinya nĩ ũhoro wa mũingĩ. Tondũ ũkoraga tũge nĩ mũtambo ta kana nĩ App ya Facebook, hena ĩkoragwo na andũ aingĩ manyitanĩte hau, arĩa maroiga ũrĩa gũgũthiĩ nambere. Rĩu ũgakora okorwo nĩ kũringana na hĩndĩ ya gũikia kura andũ manyitana kũndũ kũu kũmenithĩrĩria mũndũ ũrĩa ũrũgamĩte kana kũnyita mbaru, no mamenithĩrĩrie kana no mende. Rĩu ũgakora mũndũ ũrĩa menda mũno nĩwe manyitanaga hamwe, makamwĩkĩra okorwo nĩ kambĩini o kũu mitandaoni na mũndũ ũcio agakorwo nĩ wakũhotana. Rĩu ona maita maingĩ ona gĩthurano gĩkĩ kĩrarĩkuo nĩ ũronaga okorwo nĩ group andũ magathondeka group cia WhatsApp magekanĩra kũu kambĩini. Okorwo nĩ ũteithio mũkamũteithĩria o kũu wa gwĩka kambĩini, na okorwo nĩ ũteithio wa mbeca, o ũguo na ũgakora mũndũ ũcio nĩ ahotana.

Mũrimũ wa HIV nĩ ũkoragwo wĩ mũrigo mũnene harĩ andũ arĩa matarĩ mbeca nyingĩ, tondũ ũgũkora nĩgũkoragwo na ithimi ciĩkĩkaga, kana ũgakora kũndũ kũrĩa ũragĩra ndawa cia mũrimũ ũcio nĩ kũndũ kũmwe kũnene mũno, rĩu ũgakora hĩndĩ ĩyo no mũhaka ũrĩhe okorwo nĩ mbeca cia fare nĩgetha ũthiĩ ũgakinyĩre ndawa icio. Na, ningĩ nĩũkoraga ta rĩngĩ rĩmwe gũtikoragwo na ndawa, rĩu ĩgakũ ĩgakũ ũgakora nĩwe ũracoka mũhuko-inĩ kwĩgũrĩra ndawa icio, rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na ndawa kana hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na mbeca, mwĩrĩ waku nĩũgũthiĩ ũguo ũhotomete mũno. Na ningĩ nĩũkoraga andũ acio no mũhaka marĩe wega, ũguo marĩe okorwo nĩ matunda marĩe no mũhaka magũre, rĩu ũgakora mũthenya ũmwe nĩmaratũmĩra ta magana merĩ he matunda macio, irio njega okorwo nĩ nyama no mũhaka marĩe nĩgetha mĩrĩ yao ĩkorwo na hinya rĩu kũu nĩkuo mbeca ciao ci nyingĩ mũno cithiagĩra.

Matereba kwĩ marĩa maumanaga watho na kwĩ arĩa marũmagĩrĩra watho kũringana na woni wakwa. Tondũ kwĩ matatũ haicaga ũgakora cina thauti nene mũno kana nyĩmbo cina thauti nene mũno, irĩa ona mwĩhau mũtingĩiguana na mũndũ. Ningĩ kwĩ ingĩ ũkoraga okorwo nĩ video irĩa cironanio TV-inĩ ĩyo yao nĩ cia ũra thoni ũgakora nginya mũikaranĩtie na mũciari hau nĩ ũraconoka nginya kwĩrorera TV-inĩ ĩyo yao. Ũgacoka ningĩ ũgakora hena okorwo ngari ingĩ nacio ithiaga mahenya mũno ũgakora nginya mawatho marĩa mekĩrĩirwo nĩ thirikari kana NTSA matibuataga. Rĩu ũgakora nĩ ũru mũno tondũ tiwega gũtwarithia tondũ andũ ta acio no marehe mĩtino barabara-inĩ. Na okorwo he kũndũ kũrĩa ngari citabarĩire kũ overtake kana kũhĩtĩka o ũguo, ũgakora ngari imwe nĩcihĩtũkaga. He kũndũ kũngĩ ngari citabataire kũrekia athii na nĩcimarekagia cikĩoyaga angĩ, na kũu nĩ kuuna watho wa NTSA.

Mũnene wakwa nĩ mũndũ, twanjie na, mũnene wakwa nĩ mũndũ, atanyitagia maũndũ, ũguo niĩ ũrĩa ingĩka, ingĩmũtarĩria wega, ndĩmwĩre mũthenya ũcio, kana hĩndĩ ĩyo, ndendaga kũhũrĩra mama wakwa, na ũguo ngĩhĩtithania namba tondũ nĩ mariganĩtie hau, ngĩhĩtithania ngĩhihinya ĩkĩingĩra kũrĩwe. Rĩu ũguo ingĩka ũguo, njoke ndĩmũhoye mũhera, ũcio ndikuona wĩũndũ mũnene, tondũ yee nokũndekera angĩndekera, na ndikuona, ye nĩ mũndũ twaragia nake, ũguo ndakoragwo na ngoro njũru, tuge ũguo, na noanjohere, na tũthiĩ nambere tahatarĩ ũndũ wahanĩka. No nondĩmwĩre hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩngageria, nĩgetha ndigĩrĩre ũndũ ta ũcio ndũnecokera.

Bũrũri wa Kenya nĩ ũkoragwo na rĩera rĩega rĩrĩa rĩthianaga wega na ngothi ya agendi. Tondũ ona wakora gũtikoragwo na ũrugarĩ mũno na gũtikoragwo na heho mũno. Rĩu ũgakora ningĩ gwĩ kũndũ kũrĩa kana kwĩ nyamũ irĩa agendi mendaga kuona, indo ta njogu, okorwo nĩ mĩrũthi, okorwo nĩ thiia, okorwo nĩ thogo, rĩu indo icio mũno nĩ cikenagia agendi na hĩndĩ ĩrĩa moka gũkũ nĩ maiguaga makenete mũno. Ningĩ barabara cia Kenya nĩ cikoragwo ciĩ njega, ũgakora ona rĩrĩa agendi marathiĩ matiĩtigagĩra tondũ nĩ maramenya kũrĩa mathiĩ na kũrĩa maraikara, matingĩcererwo kana matingĩaga gũcoka. Na thayũ wa Kenya nĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa bata mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na thayũ Kenya, agendi matiĩtigĩraga gũka gũkũ Kenya. Ũguo gũgakorwo nĩ mendete gũka gũkũ tondũ, nĩ mamenyaga mbara citingiumĩra na ta rĩngĩ mate mĩoyo yao...

Mĩthemba ya nyamũ ĩrĩa yonanagio mũciĩ-inĩ wa nyamũ wa Nairobi National Park, ũrĩa ũrĩ ũgwati mũno nĩ ta nyoka, ũgakora gũkũ nĩgũkoragwo mĩthamba tayanyoka. Ũgakora okorwo hekombra, icio nĩ nyoka iria irĩ ũgwati, na cikoragwo cihingĩirwo handũ hacio, mwanya nĩgetha, kana kangirathiinĩ nĩgetha ũciona, nondũka, citigakũrũme. Ningĩ kĩndũ kĩu kĩngĩ gĩkoragwo kĩhingĩirwo nĩ tamĩrũthi, mũrũthi naguo nĩ rĩrĩa mũngĩcemania naguo, nĩ ũkoragwo ũhingĩirwo na thitima, nĩgetha ndũka ndũka ndũkakorwo hakuhĩ nandũ tondũ no ũmarĩe. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ tangarĩ, ũgakora ngarĩ nayo nĩ ĩkoragwo ĩhingĩirwo, tondũ nayo, rĩrĩa ĩngĩũka andũ-inĩ, no ĩmarĩe, ningĩ noũkore, noĩmorage, indo taicio. Kĩndũ kĩngĩ nĩ ta njogu, tondũ njogu nayo, nĩ ĩrakaraga, ũgakora rĩrĩa yarakara noyũrage andũ, rĩu onayo nĩ ĩkoragwo ĩhingĩirwo. Haha hena indo ingĩ, ta mbogo, mbogo nayo ndĩngĩrekererio harĩ-

Ng'ano cia Njaruo cia cikonainie na Lwanda Magere, nĩoĩkaine nĩ mũtongoria ũrĩa warũĩrĩire wĩyathi thĩiniĩ wa Njaluo na ũguo nĩahotaga o andũ arĩa kana thũ iria cioka hĩndĩ ya mbara. Ũgakora kwĩrĩkanaga nĩarĩ na mahinya mataarĩ ma kawaida kana mahinya maingĩ mũno, ũgakora atĩ ona matimũ ndangĩahotire gũtheceka namo. Rĩu ũgakora nginya thaa ici nĩaririkanagwo tondũ hĩndĩ ĩyo Jaluo ciarĩ na mahinya maingĩ mũno na atĩ nĩathiaga mbara e nyike na agacoka na ũhotani oragĩte andũ aingĩ mũno.

Niĩ ngĩkũrĩra gĩcagi ng'ano iria ndaiguaga ciĩgie mũnene mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩatĩ kũndũ kũu nĩ kũrĩ mbeca nyingĩ mũno mũno, ona ndeciragia rĩu andũ mathiaga na makũnia makĩrogotaga mbeca, nginya ngabanda rĩmwe nĩndĩrĩthiĩ mũthenya ũmwe Narobi kũrogota mbeca nĩgetha njoke ndĩ gĩtonga. Na, tondũ andũ a Nairobi mokaga marĩ atheru, niĩ ndeciragia Nairobi nguo mũndũ athiaga akĩheagwo ũkaheo ũkaheo nguo ciũkaga na ndege mũgathiĩ mũkoya na ndeciragia rĩu mũndũ athiĩ wĩra Nairobi, athiaga agakuo nĩ ndege agĩthiĩ wĩra, ndeciragia mũndũ akoragwo na ndege na ndeciragia ona mũndũ Nairobi akoragwo na ngari yake. Na, maũndũ mangĩ ndeciragia ũhoro wa Nairobi ndeciragia o nyũmba tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na thitima ndeciragi nyũmba ciothe nĩ cirĩ thitima, andũ maũmagĩra thimũ njega o mũndũ o mũndũ nĩ arĩ TV no nĩndacokire gũkora maũndũ macio nĩ mũgarũ na ũrĩa ndeciragia.

Ũhoro wa ciama nĩ wongereirwo ũgĩkora, okorwo nĩ ciama iria ciakoragwo thutha wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, gwakoragwo na kĩama kĩmwe, rĩũ gũgĩkorwo nĩ kũrĩkoragwo na ciama iria, ciama nyingĩ, cia kĩũteti, iria cirĩhotaga kũhũranĩra, kũhũranĩra iturwa mwanya mwanya. Ningĩ ũgakora, maũndũ marĩa, okorwo nĩ maũndũ marĩa mahinyagĩrĩrio ũgakorwo, tuge akorwo wĩ mũndũ mũirũ, mũndũ mwerũ, okorwo nĩ, okorwo nĩ lugha ĩrĩa mũndũ araria nayo maũndũ marĩa ahinyagĩrĩrio, maũndũ macio nĩ mathirire, ũgakora ningĩ okorwo nĩ mawatho marĩa mathondekwo, magĩkĩrĩrwo kana magĩkĩrĩrwo mũno rĩu nĩmaroragwo mũno, nĩgetha gũtigakorwo na kuuna watho.